Gor Mahia en achiel kuom timbe matimo maber adhula ma thur kae e piny Kenya. Kendo mae bus gi, bus gi ni ne onyiew nigi gi riwruok mar World Foundation. Mano miyogi kaka mich bang' timo maber e adhula e league mar piny.

Pur en ngima, jii mathoth timo tijni mar pur mar mondo giyud kaka ginyalo chiemo e utegi. Kendo iyudo ka jomoko time e yor ohala .Opidho chambe kata obed mana ni gin chiemo mawuok e lowo ma opidho to gikone to oyudo kaka onyalo chamo e ode .To jomoko be kopuro i kama lach, to yudo kaka ginyalo uso to giloko pesa. Koro pur en gima kelo ohala, okelo pesa to kendo okelo chiemo.Ng'ama nigi cham mang'eny kata mopuro malach, kech ng'enyne ok kaa kendo osik obet ka en gi chiemo seche duto.

Nyasi mar sidho ogudu, bang' somo kendo bang' tiegruok, e mbalariany kata obed mana kar tiegruok ma malo, tiyudo ka dhano mor ahinya ka gitieko kendo koro isidhogi ogudu kendo imiyogi ratiro mar ndiko kendo dhi oko kucha mar mondo koro giket e tim tiegruok ma giyudo. Kendo iyudo ka ndalono, kata chieng'no ma isidho jii oguduno, dhano mor kendo gibiro gi familia. Kendo kiwinjo nyingi kosom e karatas kata koro ilande mbele kucha gi jotelo mag skul, tiwinjo kimor ahinya kendo, nyithindo mor .Kendo kata jopuonjgi gi joma puonjogi madongodongogo be koro orwako, orwakore gi lewni mag sidho ogudu. Koro sidho ogudu, en gima ber ahinya kiseyudo kisesomo maber kendo isetieko tiegruok mari.

Sirkal mar pinyni gi tich mar ng'iyo ni ng'ato kang'ato modak e pinyno nigi kipande kendo nigi ranyisi ,mar andika ni oja piny no kata en wendo e piny no. Kendo kidhi e sirkal mochug' ne rito kaka dhano donjo kendo dhano wuok kendo dhano ndikre e mbui mar sirkal. Iyudo ka sani koro sirkal okelo ranyisi makende ma en ma nyasani mar dhano kaka dhano nyalo ndikre mondo giyud kaka gi yudo kipande mekgi manyiso ni gin jo kanyo kendo gin jo piny no kata gin welo manie pinyno. Koro en tich ma sirkal dhigo kendo gitimo kampen mondo obed moket e tim.

Tiegruok e yor mbui en gima sani odhi mbele ahinya kaluwore gi dongruok kendo e sektano. Kendo iyudo ka kembe mang'eny ma ochung' ne dongruok e sektano, kembe kaka microsoft sani chiwo thuolo ne jii ma tindo, kata joma yudhe matindotindo ,ojande matindotindo mondo oyud kaka ginyalo tiegre e yoo mayot. Yendo ginyis yoregi mag tiegruok manyiso ng'eyo margi kendo ginyiso jii gik ma ginyalo loso kaluwore gi mbuino.

Yore maricho kendo bedo ni ndechni ok olos e yoo makare mamiyo nyamburko kata matokni mwatiyogo kata miting'ogo misike, kata madhi chiro iyudo kaka kalo e yoo mayot. Osekelo pek kendo iyudo ni yoregi, ndalo ma koth chwee kata ndalo ma oula nitie, tiyudo ka koro gin yore ma jii ok nyal kalo nikech sechego, koro chuodho nitie to kodh be nitie , tiyudo ka koro gipong' gi oula .Kendo, kelo tich matek ne geche mondo oyud kaka kadho. Koro iyudo ka geche mang'eny moko kendo miyo ji tich matek kendo misike mitero kata dhano ma dhi safari ok nyal dhi machop makare e seche mowinjore nikech, geche kawo seche mang'eny ka pod gin e yoo, ka pod itemo dhirgi kendo itemo los tiendgi mondo giyud kaka ginyalo kalo chuodhogi. Koro mae kelo pek ahinya, kendo kae iyudo ka dhano koro kochung', kendo sechego koth chwee to gik moko timre nikech mtokaa pod omoko ,e chuodho.

Somo en gima ber kendo gima nigi nengo ahinya e ngima dhano kendo ngima ng'ato ka ng'ato. Kendo nyathi ka nyathi, janyuol temo matek mondo oter e skul kendo chiwe e lwet japuonj. Japuonj ema koro tiege kendo miye tich monyalo timo kendo puonje kochakore kaka onyalo ndiko ,kaka onyalo wuoyo, kaka onyalo tugo gi jowetene .Tiyudo ka nyathi dongo kong'e ni somo en gima ber ,kendo somo en gima kokete mainone maber ,to gikone to obiro bet gi ngima moro maber ma e mbele mabiro.

Nyoyo kosechiek bochwak maber , mochiek ma koro oromo ni koro inyalo toke e saan, mondo koro ichak muode .Itoke atoka maber moromi, timuode amuoda kata kimuode gi turungi moro kata obed nyuka, gimoro amora ma inyalo madhego kata pii. Tiyudo ka koro en en gima chiemo machiwo teko maber e dendi, kendo ng'eny joma muodo nyoyo, iyudo ka gitimo tich matek ma seche moko chwero luya. Koro nyoyo en gima muodono, en gima ber kabisa.